ore enkolong ashu maana ena siai ashu entoki naasa tenasiai naa kepuo iltung'anak aing'oru inchugulini ashu epuo iltung'anak aing'oru isiaitin enye onkaik nees nepuo amirr inaduo plastics ashu inaduo tokitin natosotuo toltakai nepuo amirr nitobirr sininche mpisai enye sidain yiolo pitobirr impisai nepuo aiendelea biashara nebol biashara enye niaku keeta enkurma sinye naitegemea enaake mitoki aitegemea irkulikae tung'anak neeku ore ena siai na enetipat ene maana kifaa pees iltung'anak isiaitin onkaik enye.

ore entoki nadamu tenadol ena naa utamaduni ashua orkerreti loltung'anak logira aendelea tene kegira iltung'anak asuj orkerreti lenye eh, peyie etumoki sininche atadamu ntokitin e kitambo ashu intokitin iasi tiapa niaku ore ena naa entoki etipat ene maana kifaa pees iltung'anak eh, esiai asuj olkerreti lenye peyie etumoki atayiolo ntokitin e kitambo apa nagira aasa apa te kitambo.

Ore embaye e tipat pias na siai naa ing'as oltung'ani ee aitung'ang'u ena duo mashini naiyieki nkalema, ore piinyang'u lazima piiyolo aitumia piyata skills naabaya nindim aitumiarie pee milo ake alo adung' koon nemilo alo ainyalaki ir customer ni nkalema, ee nitumoki taa inakata ataa imanaa aiyii nkalema or customer ni peyie itumoki siyie anoto naduo pisai naaba naa niyeu ashu itumoki anoto mpisai naaduo niyeu oltung'ani.

ore enkolong nataasa ena siai naa enkolong eramatare enkolong nikingira aramat intokitin aisho enkare ashu arew intokitin enkare petumoki ahomi anoto enaduo are safi ashu enkare sidai naidim atook neeku ore ena naa entoki etipat ashu entoki e maana tontokitin pookin ashua tonkerrai teneramat oltung'ani intare enyenak netumoki aishoo maitaji pookin nayieu petumoki intare atopiro netumoki anoto afya netumoki atoisho anoto sininche ntokitin pookin sidain netumoki atupuku sii.

Kore enikunari ena siai tenkop ang' ashu tenkop natii naake egira aiendelea esidai amu keeku ora oladuo oladuo aramatani naake tumoki aisuja nkishu enyenak toldip, netumoki sii ataramata pee mibung' moyiaritin aasioki, netumoki sii ataa meeta irmasher. Neeku ore ena siai naa ene tipat ashu entoki naa keesa tolosho enaake peyie etumoki nkishu anoto nkujit ee afya sidai , neeku mitoki nkishu aaku inoshi naake kibiria ashu kibung' emoyian to moyiaritin neeku ene tipat ena siai te nkop ang' oleng'.

Ore imbaa niyieu oltung'ani, pias enasiai aitobiraki, naa lasima piata enaduo mahitaji ah mashinini, lasima si piata oltung'ani liyiolo ai funza ashu oltung'ani loyiolo aitumia, peyie etumoki aiendanisha oladuo sinkolioiti, ashua oladuo musiki ligira aranyaki iltung'anak. Lasima si piyiolo oltung'ani aientateina iltung'anak aitobiraki, piyiolo ai furahisha iltung'anak te stage nitii, neeku ore enasiai na enetipat, ashu enemaana, amu kigerito kulikae tung'anak apik isiaitin, nisho si kulikae tung'anak menoto enkurma enaake.

ore eninko tenintobirr ena naa ing'as oltung'ani alo ainyiang'u naduo monyit onkishu nontare eh, nilotu aruj apik irkipieu nipik nkulie tokitin ake napiki atua nipik kachumbari atua ashu niyel aitobiraki yiolo pinko nejia eh, nitumoki atipika enkima oladuo jiko lino lintobira peyie etumoki atapejoto vizuri metaa inoshi naa kenya irkastomani ashu kenya iltung'anak yiolo pindip neeku oltung'ani oloshi laa tenikikumoku irkastomani neeku iyata irkastomani linonok enaake loponu aing'oru enaduo toki niyieu ashu enaduo toki nikiyierita nikitumoki ayaki sininche impisai.

Ore enasiai, naa earata empira, ashua irkijanani logira aar empira. Ore enasiai entoki naisaidia, na kisaidia iltung'anak ashet iseseni, nisaidia si iltung'anak metaa ketii iltung'anak kidim oltung'ani ataasa zoezi enaake. Ore si ena nkae toki, na kidimi aitumia enaa talanta naata oltung'ani, ashua talanta naishoo Enkai oltung'ani, netumoki sininye aitumia ainosie enkurma, amu kiidim nai ashomo enaa neku kelaki tontiimi sapukin, neeku ore enasiai ne enetipat, esiai emaana oleng' toltung'anak.

ore entoki nagira aendele tene, ashu entoki nagira aasa tene naa eramatare nkerai. eramatare oo ntokitin pookin. intokitin olaramatak pookin. ore entoki naisaidia ena toki naa ketumoki iltunganak ataa keeta edaa enye. ketumoki ataa keeta ntare enye naaramat aitobiraki. nisho shumpi, nisho nkariak. nisho nkariak safii. ning'uraki irmeregeshi, neeku ore ena naa entoki etipat, naa entoki emaana tooltunganak pookin. iladuoo aramatak loo ntare arashu iladuo aramatak loonkerai.

ore entoki nagira aasa tene naa ntare ekerra nagira aing'ung'u oldia ashua aing'uraa oldia ajo kaa kaabila eng'es ena ashu kaabila enatoki naijo menyanyukie ninche neeku ore ena naa entoki etipat eh, amu yiolo ilaramatak pookin lonkerrai ashu lontare naa lasima peeta ildiein ashua lasima peeta sininche eh, ildiein lenye ashu iladuo lorripisho lorrip intokitin enye enkata pookin nemetii neeku ore ena naa entoki etipat e amu oldia nentipat yiolo sii ntare sininche naa inetipat ake sininche tolaramatak.

Ore entoki etipat temurua ang tenasiai, naa ore enasiai na kisaidia ounoto orkeek, kitobirr inkeek pooki uni. Ore si irkeek na kitobir inkatambo, metaa, eh metorronok inkatambo enaduo kop. Yiolo si aitoki irkeek, na kisaidia environment metaa kitiship iltung'anak environment, ashua yiolo ground naa kesidai. Neeku ore eunoto orkeek tolosho na kesidai oleng',kifaa neuni irkeek peyie etumoki sininye ataa ore enkijape na kesidai enkijape Enkai. Ore sininche irkeek na keeta faida, amu idim nai atuuno oltung'ani irkeek neeku loshi limir. Neeku ore irkeek na lemaana oleng' tolosho.

ore eninko tenisum oltungani ena siai, pee eyiolou enkifugata ashu pee eyiolou aifuga nkukui, naa kengas oltungani aaku, lasima pee inyiangu inkuki inonok, lasima pee ishetaki enkaji. lasima sii pee inguraki edaa nanya pee etumoki aataraposhoto. netumoki aitayu irmosor ashu atoisho. neeku ore enkifyganata oo nkukui naa entoki etipat too ltunganak pooki amu kisaidi netum impisai, netum ainosa anaa edaa. neeku ore nkukui naa ine tipat oleng tolosho. neeku karep naji nanu pee ifugae ilukunkuni.

Ore entoki nagira aasa tene naa olashe otudung'e enkoriong' ashu olashe oumie, ninye egirai aisho supporters ee atumoki atudumu ninye netumokini aitotio tine woi peyie mitoki aaku keeta challenges egira alolo nitoki aiumia zaidi. Neeku enaduo woji enye ake etii, enaduo woi ninosie endaa ashu enaduo woi nitotikiyieki, netumoki atotona tine wueji, nitumoki ataa kenya endaa te urahisi, kewok enkare te urahisi, mitoki aaku keeta oladuo otei lolo olashe nelo alo aiumia ashu nelo aroro tewuei nelakua. Neeku ore ena naa entoki e tipat e toltung'anak pookin enitaas nkishu enkata pookin olameyu ashu enkata pookin naiumie enkiteng'.

ore enasiai enikunari temurua ang naa kegira alo vizuri amu ore inkishu ashua wore nkerrai naa kifaa pedaa towuejitin natii nkujit towuejitin neleng petumoki ninche anoto afya netumoki sii ntare ataa keeta inkujit pemitoki olameyu aya neeku ore enasiai naa entoki etipat oleng tolosho teneku ninye keeta ntare nkuseron naleng naa ketumoki sinye oltung'ani oladuo logira aifuga ataa keeta iropiyiani enyenak tenemirr intare kitoku yiolo ntare naata naa noshi naitobirr impisai.

ore ena naa enkitaunoto olua eh ayiolo ilua taa naitaini naa inoshi lua nashali naidim naaji oltung'ani ainasa neku eh, nkalaok ake intayu ning'uraa isidain ontorrok nitumoki ategela neku ore ilua nentoki etipat ashua eh kitumia apa iltung'anak anya tenetii shoo egira ake iltung'anak amanaa enimira oltung'ani busy naa indim sii ahomo aitai kidim sii inkera bado aitumia ilua atadalare uh, akejoshi inkera yiolo ilua naa nkishu neeku ore ilua naa entoki etipat tonkera eh, tembulunoto onkera kutitik.

ore ena naa enkifuganata, ashu aa kegira oltungani aifuga ilukunkuni. ore enkifuganata enye naa ene tipat sii ninche tolosho amu kisaidia iltunganak metaa. megira, keeta iltunganak iropiyiani enye. ashu aa keeta iropiyiani inaduoo naagira aitumia. neeku ore lukunkuni naa netipat, ashu aa inemaana tooltunganak pookin, ashu aa tolosho ashu aa toltungani pookin oyieu impisai. ashu aa toltungani pookin ogira aitobir impisai enyenak, neku isidai esiai enkifuganata oluknkuni.

ore entoki nagira aasa tene naa ormushele ,ashu aa impooshok. ninye egirae aakesu, ashu aa ninye egirae aitaki tene .neeku ore enkitayunoto ena toki naa kisaidia oleng iltunganak pookin amu, kepuo iltungank nemir tosokoni netayu eaa, ashu nitobir impisai. ore sii iltunganak pookin tosokoni, nepuo ainyiang'u inaduoo tokitin tosokoni, netumoki ninche aatimir aitaa mpisai. neeku ore enkitaunoto onkwashen, ashu aa enkitaunoto orkeseri. ashu aa enkitaunoto ormushele. mpooshok naa enetipat oleng tooltunganak pookin lounisho.

Ore entoki nagira aendelea tene, naa ore enedukuya ketii eunore, ontokiting pookin ashu odaikin nauni tolchamba, ore si enaunore, naa kisaidia iltung'anak torishat pookin. Negira si oltung'ani aitayu nkitunkuuni tolchamba, ashua egira ai palilia olchamba aitayu naduo tokiting nemeyieu, nimifaa netii olchamba. Neeku ore ena naa entoki etipat, teneunisho oltung'ani, lasima pimpalilia, peyie etumoki sininye oltung'ani atayiolo entoki nagira aendelea tolchamba lenye. Neeku ore ena naa entoki etipat oleng'.

ore entoki nagira aasa tene naa ilairemok lonkuashen logira ae pack inkuashen apik irkuniani peyie etumoki apuo atimirr ashu petumoki awaita osokoni teleleki neeku ore ena kiremore onkuashen naa enetipat kisaidia iltung'anak tonkatitin pookin nanyamal iltung'anak ashua tonkatitin pookin eh, olameyu netumoki anoto mpisai enye impisai earaka impisai naa kidim naaji aisaidia oltung'ani tenkae wueji ake pookin tenenyamalu oltung'ani.

ore ena naa enkuatata oltung'anak eh, loshi loishindana akwet tenkarake impisai ashu akwet tenkarake keeta talanta ore enatoki naa entoki e maana ashu entoki etipat kisaidia iltung'anak enkata pookin eh, ena sai tenemirisho oltung'ani eh, nidim anye ae sapraisa ninye ashu aisho ninye zawadi ina kuatata nataasa ninye nisaidia sininye aret enkang enye nisaidia aret olelatia nisaidia sii sininye aret aninye makewon eh, menoto ashu meendelea te maisha enye eh, tompisai.

ore entoki nadamu tenadol ena naa eh, enkirrita ontare ashua enkifugana naifuga iltung'anak imali enye antare ekerra eh, netumoki atipik irmeregeshi lenye netumoki atabak yiolo inaduo tare natipikaki ormeregesh neiu intare sidain ntare naata afya ntare naidim aendelea sininche atupuku metaa kikumok neeku ore ena nentoki etipat entoki e maana toltung'anak kumok ashua toltung'anak eh, lotii biashara ontare.

ore ena siai enikunari temurua ang naa kisapuk amu ore enkiremore ashu enkiremore ontokitin, ondaikin naa kisapuk ore sii enkifuganae naifugae imali ashu intare ekerra ashu ine kinejik ashua nkishu ninye naa kisapuk sininye neeku ore ena siai naa kisapuk oleng tenkop ang amu ore oshi entoki naisaidia eteniata naaji oltung'ani intare ekerra niata nkishu niun emukunta ore ina mukunta tenetoyu tenindip aitayu endaa naa ninye enya sininche naduo kishu pee mitoki olameyu aya ashu pitobiraa pitoki ninche apiru terishata pookin.

ore embaye naitiship tenatoki tena kiremore ashua tena kiremore nagira iltung'anak aas naa venye nagira iltung'anak aipanga isiaitin enye ashu venye nagira aunisho aitobiraki nepik enkiremore ashua eh, mupango enye peyie etumoki aendelea vizuri ashu petumoki ataa keshipa sininche esiai enye egira airemisho netumoki sininche atishipakinoto peyie mitoki apuo hasara ashu pemitoki aaku keeta hasara enkiremore pookin.

ore ena baya naa enetipat eh, ore ena naa eunore entoki naijo sorghum entoki naijo millet ashu ormushele ore enatoki tenkop ang naa embaye etipat kisaidia iltung'anak oleng terishata pookin nanyamal iltung'anak anaa terishata olameyu anaa terishata ake enkae naijo sai erishata nayieu oltung'ani impisai nisaidia iltung'anak metaa keeta oltung'ani impisai natii ake savings ashu mpisai e available naitesieki isiaitin pookin nayieu oladuo tung'ani ashu nayieu oladuo openy endaa neeta sieki.

ore entoki nagira aasa tene neunore ashua eh, ketunishoteki niaku kegirae aitubulu endaa ashu itubuluaki endaa terishata pookin ashu tenkata pookin nayieu oltung'ani enaduo toki neku etumtumoko endaa atubulu neeku kegira iltung'anak anya ashu kegirae ajo pitayarishae pivunae terishata pookin nayieu oltung'ani neku ore ena naa entoki etipat oleng toltung'anak pookin eh, kifaa nees iltung'anak pookin peyie etumoki anoto sinche faida eh, tenkiremore enye.

ore imbaa niyieu pees oltung'ani ena siai ashu pias enasiai naa lasima piyiolo eh, shomo sukul nisum mambo ositima nisum imbaa pookin naifaa niitaji ashu niitaji oltung'ani pitumoki atayiolo ositima niyiolo venye enaikonekti iwayai peyie itumoki ake pemilo apik enkishui batisho nikilo ositima awosh ashua nikilo aitaas enkae toki torronok ake neeku ore imbaa ositima naa lasima peyiolo oltung'ani pehomo sukul nifunzae venye enaibung ositima ashu venye nai handle ositima tonkoitoi pookin peyie melo apik kon enkishui batisho ashu enkishui orkulie tung'anak batisho.

ore eninko tenintobirr ena empejoto orpayek ena naa ing'as oltung'ani oladuo jiko lipejie irpayek nilo iladuo tung'anak lomirr irpayek loo laduo lonana loidim empejoto ashu loidim atapej nintobirr shumbi ino ashua intobirr enkima nitumoki atipika sininye iyie oltung'ani atapejo eh, niata bei ashua niata ntokitin ning'as aitobirr bei metaa imiraki irkastomani aitobiraki nintoki aitobirr metaa eh kemelok ashu kitiship irkastomani iladuo payek linonok tenenya irkastomani.

ore paa enetipat ena siai ashua ore ena siai paa enetipat naa etaa kisaidia iltung'anak amu yiolo ena naa maandamano ashua kegira iltung'anak ae andamana aany enaduo siai nemeyieu ashu nemeyieu neesi neeku ore ena siai nisaidia iltung'anak oleng torishat kumok ashu tonkatitin pookin amu etaa keeta sinye iltung'anak ajo kanyio iba kanyio eiba kanyio enyorr eh, naa kanyio sii ifaa nibadilisha iltung'anak peyie etumoki ataa keyieu sirkali ashua pesuj sirkali ena enaduo nayieu pemitokini sininche ainyanyasa tonkoitoi pookin neeku ore ena naa entoki etipat ashu ene maana oleng toltung'anak.

ore eninko pinya ena ashu pinya irmayai ashu piinya eh, pintobirr kachumbari enaduo nipik irmayai naa ing'as ake oltung'ani alo ainyiang'u irmayai loshi lotoiwuo ilukunguni eh, nilo ainyiang'u enkret ashu nilo ainyiang'u loba anaa niyieu nilo aichemusha yiolo pinchemusha eh, nilotu apik eh, ntokitin enaduo aji enye enaduo wueji nindim atomirie eh, nitumoki ataa idung'oki irkastomani ashu ipikaki irkastomani kachumbari nipikaki shumbi nipikaki nkulie tokitin ake naba ena nayieu peyie etumoki irkastomani ataakifurahisha enaduo daa niyieu ashu enaduo daa niteyiara oltung'ani.

ore paa enetipat ena baye ashua ore paa ene maana ena siai tenewueji naa ore enakata itaini endaa tolchamba naa kifaa endaa nitoi nitoii oltung'ani ashua nitaas enkae toki pookin nayieu eh, peyie etumoki atoyio netumoki aaku meeta enkare, neaku ore ena siai naa ene tipat oleng kifaa peas iltunganak pooki erishata pookin peyie eaku ore ena daa netoyio, nemedua sii teninosi ashua neishunye enkare erishata pookin nainositae.

ore entoki nagira aasa tene naa emakanikai nagira aitobirr engine engarri ashua nagira aitobirr ewueji netarruoyie tengarri ore ena siai naa enetipat oleng ashu ene maana toltung'anak pookin amu ekisaidia iltung'anak metaa eketum iltung'anak impisai ore sii irkulikae tung'anak loota ingarrin nimitoki anyamalu mitoki aku keeta ashu melau ofundi loitobiraki ingarrin enkata pookin nayieu niaku ore ena naa enetipat ashu enesiai etipat oleng toltung'anak pokin loisomea esiai ofundii ongarrin.

ore entoki nadamu tenadol ena siai naa iltung'anak logira aas maendeleo ashua esiai enye onkaik ee kegira irkulikae tung'anak aing'orisho negira irkulikae awoku enkare nepuo aitamanaa nepuo amiraki inkotelini nepuo amiraki ildukai ashu nepuo amiraki inkang'itie olopeny lolo openy ataa kisaidia aisho inaduo pisai ashu alak enaduo are netumoki yiolo oladuo lomirita enkare netum profit ee nisaidia sinye ina profit aitoti ormarei lenye nibung'aki maisha enye peyie etumoki sininye ataa oltung'ani loidimu koon ashu oltung'ani loikimu koon te maisha tombili pookin.

ore entoki nagira aasa tene naa ilopisani lesirkali ashua isikarini logira aibung inaduo kera natii maandamano ashu iladuo wananchi lotii maandamano logira ailalamikia ashu logira asuj isipat enye ashua logira ailalamikia intokitin nemifaa neesa tenkop neeku ore ena naa entoki etipat oleng eh, toltung'anak kumok kifaa peyie eh, yiolo isikarini nimitoki aibung iltung'anak vibaya ashu nemitoki uh, aisumbua iltung'anak tenkata pookin naata maandamano peyie isho sinche metang'oro esipata enye neng'orr rights enye pookin natae tolosho.

ore entoki nadamu tenadol ena siai ashu tenadol ena naa eh, kaitadamu enatoki eh inkera natii streets ashua inkera nimidimu ate nemeeta intoiwuo ashu naiminakita ninche streets nepuo aaku te streets irrag nepuo aomonisho tinewueji neeku ore ena naa entoki naifaa nedol iltung'anak ashu nisaidia inaduo mehomoito children's home ashua nidim sii naaji ayau inkang'itie enye lemeeta inkera neponu aitoti neponu aitaa irkulenye peyie ore kuna kera netum sininye rights enye ashua netum sinche esipata enye naisumare netumoki ataas kulie tokitin ake naret iltung'anak pookin.

ore entoki nagira aasa tene naa enkopis ena naidim aerejesta iltung'anak kidimi ataa enkopis e safaricom naidim aishoo iltung'anak ilainini ashu naidim aisaidia iltung'anak tonkulie siaitin ake pookin nidim sii aerejesta iltung'anak neeku ore ena office naa ene maana ashua ore ena siai naa enetipat amui kisho iltung'anak isiaitin nisho sii irkulikae menoto eng'eno kuhusu esiai e maendeleo ashua esiai e nutrition oltung'anak neeku ore ena entoki etipat oleng toltung'anak pookin tolosho pookin kifaa neyiolou iltung'anak peyie etumoki aende anoto sininche maendeleo enye.

ore ntokitin nadoolta tene, naa ketii app ena empesa, naa aikisaidia idim anoto looni too branches pookin nidim sii atodua, kainyioo nagira aendelea too nkwapi pookin te mpesa. nidim sii ataa i save naaji oltungani iropiyiani too kuna tesimu, nidim atayiolo intokitin pookin nikidim aishoo loan ashu aa qualifications pookin niyieu, pee itum loan pookin, neeku ore ena toki naa ene maana oleng ashu ene tipat.ki funza iltunganak isiatin pookinashu kifunza iltunganak intokitin kumoktoorishat naayieu iltunganak.

ore entoki nalotu idamunot tenadol ena naa kegira iltungank ai advertise ashu kegira iltunganak aalimu inkutukie enye, nelimu idaiki enye, ashu nelimu iltabiani lenye too nkutukie enye, neeku ore ena toki naa entoki etipat oleng amu meeta iltunganak lemeeta o lugha lenye. meeta iltunganak lemeeta enkutuk enye nairo. neeku ore ena toki naa enetipat ashu ene maana tooltunganak pookin ashu aa toolkereti pookin looltunganak, lotii nkuapi enye ashu lotii irmareita lenye. lasima pee eyiolo olkereti lenye, pee etumoki aatong'or netumoki aatusuj enkata pookin nayieuni.

ore entoki nagira aasa tene naa kegirae aisho enkampuni, ee africa bank award sawadi naishindayie ashu naishinda, nataasa esiai sidai, tolari ashu ai serve irkastomani lenye, neeku ore ena toki naa enetipat oleng. kifaa neeku tenenyok oltungani, teneitodolu oltungani eretoto pookin ashu faida pookin te nkampuni, lasima pee ei award eishori ninye sawadi, naisho ninye motisha, ashu naendelarie ina siai, peyie meitoki enkampuni alo siadi ashu meitoki enkampuni ai fail enkata pookin.

ore eninko pee iisum oltungani pee eyiolou esiai e kenya revenue authority. ashu pee eyiolou esiai esototo ooropiyiani, naa lasima pee eeta oltungani engeno nagut, ashu pee ehomo oltungani sukuul, nisumi intokitin pookin, niusiana oropiyiani, peyie etumoki sii ninye ataa oladuo tungani loyiolo ebae nagirae aajoki ashu ebae ,nagira aendelea katikavesiai ooropiyiani. neeku ore esiai ooropiyiani keifaa nei register iltunganak kulo tururi peyie eeku, eneyakini ena siai e kenya revenue authority naa nemeeta malalmishi ashu nemeitoki aapong'ori.

ore entoki nagira aasa tene naa kegira oltungani otii enkopis ashu oltungani oshiake lotamoo enkopis. aifunsa oltungani fenye, ashu esiai naifaa nees terishata pookin, ashu aa too nkik enyenak, neeku ore ena siai naa ene tipat oleng tooltunganak pookin. erishata pookin naasita oltungani pooki esiai. lasima pee eeta knowledge naiusu enaduoo toki naasita ashu lasima pee eeta oladuo tungani loi guide ninye tiopis aliki ajo kainyioo ees, kainyioo mifaa pees. peyie elo oltungani aas inaduoo tokitin naifaa, ning'ua inaduoo nemees, pee meya enkampuni asara.

Ore embaye naitiship tene siai naa ilarikok ashu iladuoo tung'anak lootii nkishu oogira aishooyo bursary aisho sukuulini e university, neeku ore ena naa entoki etipat oleng' teneret ilarikok inaduoo kera nemiidim ate ashu inaduoo kera naayieu eretoto enkata pookin peyie etumoki ninche ai access enkisuma enye erishata pookin, erishata pookin nanyamal netumoki sininche aisumata peyie eyiolou ajo kainyioo dupoto enkisuma ashu kainyioo isaidia enkisuma enakata pookin nayieu oltung'ani nisuma.

Ore entoki nagira aasa tene naa kegirai ai register iltung'anak, aisho iltung'anak bursary ee ashu etii iltung'anak olaini te registration e bursary aishooyo inkipandeni pee iregistai nkera enye peyie etumoki aanoto bursary ashu aaret ilarikok iltung'anak lenye peyie etumoki nkera aisumata erishata pookin nanyamal nkera ashu erishata pookin nayieu ereteto . Neeku ore ena entoki etipat oleng' nanare nesuj ilarikok nifaa sii nedol ilarikok peyiee etumoki aiendelesha enaake pee mitoki aaku embaye epesho.

Ore ena baye naa enetipat temurua aang' amu etaa yiolo iltung'anak naa lasima pee eeta insurance ashu lasima pee i register toontokitin pookin e government peyie etumoki sininche aataa ketum eretoto erishata pooki nayieu netum entoki naisaidia erishata pookin nayieu peyie mitoki aaku sininche ekeim imbaatini enye neeku ore iltung'anak tenemouyu oltung'anai metum bursary ashu aa metum eretoto pookin esirkali, neeku ore ena naa entoki etipat oleng' toltung'anak pookin.

Ore entoki etipat tene naa kegirai aikok iltung'anak enaa naai branch Equity, nelo aishooyo information ashu nelo aishooyo ilomon kuhusu venye nagirai ai operate ashu venye negira ninche ai rahisisha esiai enye peyie etumoki ninche aanoto ilcustomani ashu clients, iltung'anak loosaki esiai. Neeku ore ena naa entoki etipat oleng' teni advertise enkampuni kewon peyie etumoki sininche aanoto ifaidani ashu aa pee etumoki iltung'anak aanoto eng'eno kuhusu ina ampuni , netumoki aitumia enaduo ampuni vizuri.

ore entoki nalotu damunot tenadol ena, naa either entumo ashu aa ilarikok le ncba ashu aa bank naji ncba. loogira ninche aalimu ashu aliki iltunganak faida ena benki enye ashu eniko ena benki enye teneyau maendeleo atua iltunganak. ashu aa tenisaidia iltunganak erishata pookin nanyamal iltunganak. peyie mitoki aaku ee meeta bank iltunganak ooyieu, meeta iltunganak oitumia neeku kifaa nelimu aate pee etumoki iltunganak aatayiolo ninche.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa entumo oolarikok ashu aa ilmanejani iladuoo oi manage inaduoo baanki egira ninche ai ongelelea ee challenges naimaa ashu inchidai naimiaa erishata pookin, kaji iko teni improve arashu teneponaa faida toltung'anak metaa keeta clients kumok keeta ilcustomani kumok oitumiaa. Neeku ore ena naa entoki etipat oleng' toltung'anak tenees erishata pookin nanyamal peyie etumoki ninche aanoto faidani toorishat pookin naayieu iltung'anak.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enasiai, ashu tenadol enatoki, naa iltung'anak logira atii entumo olarikok, ashu ormanejani laduo lo bankii, eh aiko ninche ashu aponu ninche aitutum ilukuny enye ayiolou ajo kanyioo nalo dukuya, ashua kanyioo iidim ataas peyie etumoki anoto profit ,ashu etumoki anoto iltung'anak loota eng'eno nagut kuhusu esiai oropiyiani, peyie etumoki sinche aisaidikata enkata pookin nanyamal iltung'anak lenye, ashua enkata pookin nayieu ereteto pookin.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa ekegira iltung'anak ashu ilarikok aishooyo cheques aisho inkera peyie etumoki toi sininche aisumata ashu pee etumoki ashomoita inkuapi eboo aapuo asiuma, nepuo inaduo ropiyiani aaret meidipa enkisuma enye neshukunyie sininche aisaidia inkang'itie enye aisaidiaim iladuoo mareita ootii pee eeku ore ena naa ore ilmareita lemiidim aisuma nkera nisaidiae peyie eeku enetipat enkisuma toltung'ani pookin otii enkop ashu orikito iladuoo tung'anak.

Ore entoki naibelekenya ena baye oleng' tenkop ang' netaa ore airtel naa itishipa iltung'anak terishata pookin ashu itishipa iltung'anak toomuruan tofauti tofauti ee neeku ore iltung'anak niterutua iltung'anak aibelekenya aaku keyieu sininche nitumia airtel netum inaduoo kishoorot naagira airtel aishooyo ashu aa netum iretoto pookin naaimu airtel peyie itiship siinche enaa safaricom egira siinche ai complain egira iltung'anak aitumiaa safaricom neija iko siinche peyie itumia airtel.

ore ena siiai naa enetipat, ashu aa enetipat tooltunganak pookin lotii enkampuni, amu ore ena siai, naa ore oladuoo tungani lemeeta engeno kuusu ebae naasitae ashu kuusu entoki naasitae, naa ketumoki sii ninye anoto engeno, netumoki aendeleza biashara enye, netumoki ataasa intokitin pookin peyie eret oladuoo tungani ashu aa peyie endeleza enaduoo ampuni pee mitoki alo asara. neeku ore ena siai netaa eretoto sapuk oleng tooltunganak pookin, erishata pookin nanaymal iltunganak.

ore entoki ashu aa enkabila ekuna mali naa inapa ropiyiani ekitambo, naa ore nena ropiyiani kulingana one sai. netaa keeta nena ropiyiani value ashu kidim oltungani naaji anoto ropiyiani kumok. etaa ore ropiyiani etaata emeekure eiko iltunganak ashu aa meekure itiship iltungank kumok. etaa ore iltunganak keyieu neshukuni apa ropiyiai e kitambo peyie etumoki sii ninche aendeleza ashu aatishipakinpto enaduo toki naasitae terishata pookin. neeku ore napa ropiyiani naa ine maana ole tooltunganak kumok.

ore entoki nalotu damunot tenadol enaa naa or client logira aishooyo iropiyiani metipikakini mpesa ashu aa metipikakini esimu enye pee etumoki airiwai ashu aa petumoki aataasayie inchugulini pookin naayieu ashu aa ore peeku keyieu neeta security sidai, nimitoki anap cash peyie etum sii ninye ataa oltungani ashu oladuoo sii ninye nees biashara enye aitobiraki. neeku ore ena netaa entoki etipat oleng tooltunganak, eyawua maendeleo meekure eri iltunganak oleng tenkaraki iropiyiani amu etaa kepik iltunganak iropiyiani isimui.

ore ntokitin pookin nadolita tena naa iropiyiani, ketii mia tano netii amisini, netiii mia netii enchata, ore kuna ropiyiani naa iropiyiani naibelekenyate, arashu iropiyiani naibelekenyaki metaa ine kisasa. etaa idim aitumia oltungani terishat pookin. tenkoitoi pookin niyieu ataasie biashara, idim sii atalike intokitin tolduka. idim sii aitumia aitaa fare ashu aa transport ino nilotie, neeku ore kuna netaa ntokitin etipat tooltunganak pookin erishata pookin.

ore entoki nalotu damunot tenadol ena toki, naa iropiyiani ashu percent naifaa neshukuni, ashu aa naifaa nemiri toontokitin pookin, neeku ore ena naa iropiyiani naadung'i, aashu iropiyiani naadung' sirkali anaa faida enye ashu aa iropiyiani naisaidia inchi metaa keeta maendeleo, netumoki sii ninche aatalak imbbili enye naata, netumoki aatushukie ilooni, neeku ore ena naa entoki etipat tooltunganak pookin, ashu emurua anaa e country enkata pookin nayieu nees biashara oonkulie tokitin.

ore enaiko pee aisum oltungani pee eyiolou ena siai, ashu oltungani oyieu naaji neyiolou ena siai, naa iyata ebene ino ashu iyata enkiti kiodo ino ake tiatua aji ashu empirbil ino, nipik inaduoo savings. ore pee ishuku iropiyiani anaa inishuku tolduka nilotu ninang'aki ine wueji, nincho kirikino, nintoki aitayu enkata pookin ninyamal, peyie kitumoki inaduoo ropiyiani aisaidia siiyie, ira oltungani aataret erishata pookin niyieu. nikitumoki sii ataa ore iropiyiani, nikisaidia enkata pookin ninyamal. neeku mintoki aitayu, iyiolo kenya enkata pookin nitejo kalo aitayu, nilo aitay etaa kumok ashu etaa iropiyiani nikisaidia.

ore eninko tenisum oltungani pee eyiolou ena, naa lasima pee eyiolou oltungani aitumia esimu enkata pookin, ashu lasima peeta eng'uton, engeno nagut kuusu enkitumiata esimu, ashu kaji iko oltungani tenitumia esimu enkata pookin. neeku ore ena na entoki etipat oleng, teneyiolou iltunganak erishata pookin. kifaa neeku ore iltunganak, keyiolo ake ifaidani ashu aa importants esimu, peyie mitoki sii ninche aitumia esimu ake vizuri bila matatatizo ake yeyote.

ore eninko tenibelekeny ena siai too saan, naa idim ake oltungani ataa iyata ake esimu ino enkata pookin, ore esaa niitaji, niyiolo ajo kesaaja, ashu aa ore esaa niitaji esimu ino iyata ake enkima, metaa ing'orita ake ajo kainyioo nagira aendelea, ashu kainyioo naloito dukuya te rishata pookin eashu tolosho pookin. peyie ilo oltungai aaku itaa siiyie oltungani oiriamariyie maendeleo neeku ore ena naa a entoki etipat oleng teneyiolou iltungank erishata pookin. kifaa neeta iltungank mawaidha asu kifaa neyiolou iltunganak entoki nagira aendelea.

Ore eng'eno ashua kaata eng'eno kupirta ena naipirta enabae, amu ore enabae na application elon, ashua kepoito iltung'anak ai apply loan, netumoki sininche ataa keeta usaidizi ina naitisha te banks ashu, usaidizi naitisha ereteto pookin. Neeku ore enabae na kisaidia iltung'anak oleng',ashua kisaidia oltung'ani pookin terishata nayu loan ,natumoki sininye ataasie biashara enye, ashu natumoki sinye aendelezea maisha enye, peyie mitoki aaku oltung'ani lonyamal esaa pookin. Neku ore ena ne entoki etipat toltung'anak pookin, eh tenees isiaitin enye enaake.

ore entoki nagira aasa tene naa iltunganak ashu nkera irmuran, loogira aendeleza utamaduni enye ashu aa loogira aas intokitin naifaa pee eesi te utamaduni. kegira iltasati aamayian, neeku ore ena naa entoki etipat, tooltunganak pookin tenintamok olkereti lenye. kifaa ake pee eyiolou iltunganak pee etumoi aatusuj. kisaidia sii ninche metaa keyiolo ajo kainyioo naifaa pee eesa, kainyioo mifaa neesi, neeku ore ena naa enttoki etipat oleng tooltunganak pookin, ashu aa tooltunganak loifaa neyiolou imbaa naifaa pee endelea tolosho lenye.

ore eninko tenintobir ena naa ilo aisho impooshok eku tolchampa. ore peelo aaku nilo oltungani aar, ashu nilo aikesu niik irbaketi. nipik irkuniyiani ashu nipik enkae wueji ake sidai, ore pee iidip atipika, neeku ore iladuo kuniyiani nitolua teboo, peyie etumoki aatoito. ashu aa pee etumoki ataa keetaa arufu sidai. netumoki ninche atoyio peyie etumoki oltungani ainosa enkata pookin nayieu ashu erishata pookin nayieu nitumia.

ore ebae naitiship tena siai, na etabailia, iltunganak looifuga nkishu. nikaraki ilasho lenye olale. ilasho kutitik, inkishu naatipika oloing'oni neiu ilasho sidain. netumoki aikara olale pee meitoki sii nince aapuo, ashu aa pee mitoki apuopuo nepuo aaimin. nelo enkop ake anya pesho. neku ore ena naa entoki etipat oleng tenes iltungank pookin looramatisho. peyie eeku ore ntokitin pookin enye naa ki safe enkata pookin, ashu ketii ewueji sidai enkata pookin, pee etumoki sii ninche ataa kedol ashu irnganayio lesiai enye nagira aaramatishore nkishu enye.

ore entoki niyieu pee ias ena siai naa lasima oltungani pee iyata engeno naipirta, enkiremore, ashu enkiremore orpaipi.ee eninkunaki irpaipi enkop pee etumoki awaita edaa, ashu pee etumoki aatipik enaduo daa enkare .ore sii enkae toki lasima pee iyata source enkare, ewueji neipang'unye enkare, ewuei naa kitegemea integemea enkare ino peyie mikintoki aaku ketoito inkaitubulu inonok nimaniki ishomo asara oltungani. neeku ore ena kifaa neyiolou oltungani oiremisho pookin, ashu aa ilairemok pookin peyie tumoki ataa kegira esiai enye alo vizuri

ore entoki nagira aasa tene naa inkishu nagira aok enkare te mpeut. keturuni enkare, nitobirakini nkishu ewueji neokie enkare vizuri nitobirakini aa ewueji na idim sii ninche tenepuonu eeta enkure, neok enkare bila matatizo nipampi enkare metaa kejing' impeutin vizuri. iyiolo enaduo wueji nedaare nkishu, kepuonu ake nkishu meeta oltungani loisumbua. neokisho bila matatizo neeku ore ena naa entoki etipat oleng toolaramatak pookin loo nkishu, iltunganak pookin oota nchoo toonkang'itie.

ore ormarenke latoning'o ashu aa reteni looyieu ena toki, naa lasima peeetuoki oltungani ataa keta iropiyiani naatushuma, tenaduoo wueji aana mshwari anaa zenka, anaa kcb anaa hustler fund, tala, ipesa lasima pee iyata iropiyiani nitushuma peyie ore enkata pookin niyieu, nidim aitayu, ashu ore enkata pookin niyieu loan, niyata shida pookin, lasima pee eeku ekidim aisaidia ashu idim oltungani anoto usaidisi enye peyie ishuk iropiyiai enkata pookin nayieuni.

ore sababu pee anyor ena siia, naa ore ena siai, netaa ene tipat tooltunganak pookin, ashu aa netaa ene tipat toolairitaka shu aa ilaramataka loontare, isaidia iltunganak enkata pookin, amu etaa ore iltunganak netaa ilaramatak irkumok, neeku eta ore ntare netaa keyau faida amu kemiri ntare, kinosi nkiri, kidimi sii aatimir empuliya enye, nepuoi aapik ilchampai, neeku faida tenkulupuoni, neeku faida too laduo airemok le nkulupuoni, neku ore ena siai netaa faida tooltunganak pookin.

ore entoki nalotu idamunot tenadol ena, naa sipitali ena ashu aa ewueji neiki inntomonok. ore erishata pookin naisho entomononi, ashu aa nayieu entomoni neisho, naa ene wueji eyae nepuoi aabak, ashu aa nepuoi aaret ninye metoishoyu, nishori irkeek, nishori edaa, metaragolo, netumokini aatuud enkerai isindanoni pee eteumoki sii ninye atagolo, ashuu a nelikini entomonini vile nalo aibung' ena kerai, neeku ore ena netaa entoki etipat oleng tooltungank pookin erishata pookin inaduo tomonok naaisho erishata pookin.

ore eninko tenintobir ena ashu aa tenintobir samaki ,naa ing'as ninye eikaraang' ashu aa ing'as apik eilata, aikaraang' enaduoo toki ashu metapejoyu tenkima, ashu aa meteyaiaryu tiatua enaduoo ilata, ore pee eyiara, niyier orgali lino, nitokitokie, enkare nipik enkurma, nitumoki ateyiara, nitumoki aitobira oladuoo samaki nipiki irnyanaya, nipik eilata, nipik kitunkuu, nipik intokitin pookin naitaji pee etumoki aatamelono. neeku ore samaki naa entoki e tipat keshet osesen, edaa sidai niataraposhisho enkata pookin.

ore entoki nagira aasa tene naa ilairemok ashu a iltungank oogira airem inkaitubulu, ashu aa loogira aitubulu inkaitubulu enye, toolchampai lenye peyie etumoki aatareto ninche, nidim ainosa ana edaa, neidim sii aawaita osokoni. nepuo aamir nepuo aatumm impisai. neku ore ena netaa esiai etipat oleng too lairemok ashu aa tooltunganak pokin oiremisho ,etaa kegira aisaidia iltunganak ena isiai, kegira ailepunye k kiuchumi netaa si kegira aisidia enkata pookin nayieu iltungank maitaji enye.

ore ebae naitishi tena siai naa iltungank loogira aas isiatin enye oonkaik, iltungank oogira aejituma peyie etumoki sii ninche aanoto mapato enye anaake, egira I park nepiki e crate. netumoki aatipik iltukutki, netumoki aitamanai tooltukutuki, nepuo aaya i order naata, neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng tooltungank pookin, erishata, pookin isaidia iltunganak enkata pookin. neekuore ena etaa esiai etipat oleng tooltungank pookin isaidia iltungana oleng.

ore ena siai naa ene maaana too siatin pookin ekila enkolong'.amu kepuo iltunganak enaiposha, nepuo aijituma, nibung' isinkir, ore iladuoo sinkir, nepuonunui aitoi, nidim ainosa ninche anaa edaa, napuoiyie anaake, ashu aanidim sii atimiraki irkulikae tunganak anaa mee peyie etum sii ninche aanoto iropiyiani, enye naendelezayie maisha enye. neeku ore ena toki netaa esiai, entoki etipat oleng tooltung'anak pookin, erishata pokin, eisaidia iltunganak kumok oleng, ailepunye ninche kiuchumi. nitumoki iltunganak aing'oru iropiyiani tenebo.

ore enkolong' nataasa ena naa enkolong' naitayio irpaek te mukunta. naidip atakesu, ashu aa naidip aitayu iladuoo laatayie haja, ore pee atayunye ashu pe aitayu iladuoo laatayie haja, natumoki ataa, kagira alo aitayu imushkwani tolchampa. nadung'idung' irpaek, eitherv pee enya nkishu, ashu aa peyie atumoki aitotiyie nkishu, ashu aa pee aing'uaa ake teine wueji metoito ashu aa peeku fertilizer tolchampa, natumoki aisaidia aitopiro enkulupuoni, metaa taisere tenalo aun inkaitubulu, nebulu araka ashu aa neeku keyia enaduo kop fertile ashu aa naitubulu asioki.

ore entoki nagira aasa tene naa ilaramatak loogira aayieng' intare ashu loogira aayieng inkishu enkata naatae sukukuuni, ashu enkata pookin naata entoki naji kayieu inkiri, ashu kaata oltungani enkipirta ,nateyiang'a enker enye. neeku ore ena siai netaa esiai sidai oleng toolaramatak loo nchoo, kake etumoki ake sii ninche aateyieng intokitin enye. netumoki aatishipakinoto oladuoo sirua tenebo. netumoki ataa ketumoki, ainasa aatishipakinoto tenebo, nipot ilelatia neipot iltunganak ootayie usiano, peyie eeku kisaidia kuna tokitin iltunganak erishata pookin nanyamal oltungani.

ore ena siai naa kisapuk oleng tenkop ang ashu aa etaa ene maana. amu itotio iltunganak kumok netaa sii, ore ena siai nisaidia iltunganak kumok enkata pookin, amu kepuonu iltunganak loing'uaa ineelakua, nepuonu aadol ing'uesin, nelak inaduoo ng'uesin, nitamanari metoduaa ing'uesin natii enkop, netumoki aataalak iltunganak iimpisai, ore inaduoo pisai neesieki maendeleo. ashu aatasie isiatin pookin naayieu, neeku ore ena siiai netaa ene tipat oleng tooltunganak omanya emurua natii ing'uesin oo nkatitin pookin.

ore ena siai eneikunari temurua ang' naa kegira alo vizuri amu ore enkop ore enkulupuoni naa ewueji neramati nkishu ashu aa ewueji netii ilaramatak kumok, loidim aataramat nkishu, nepiru nkishu, nitukui nkishu, nishori shumpi, nereyi ibolio, nerewi linka, peyie etumoki nkishu aatushuku seseni, metaa ore eseseni na iloooropiyiani ashuu aa kidim iseseni aatanyu ninche enchan. nasha toorkulikae apaitin. neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng'.tooltunganak loomanya emurua ang ashu loomanaya ewuei nikitii.

ore intokitin nadolita tena naa kadolta anaa stima sacco, imarika sacco, unita sacco, tower sacco, mwalimu sacco ashu aa kulia sacco. ore kuna sacco, nisaidia iltunganak ainua ninye ki uchumi nisadia sii iltunganak mishoo iropiyiani. nisho ewueji ni save iropiyiani, ashu aa nitengen iltunganak esiai ooltururi, neeku ore ena siai netaa ene tipat oleng, tooltunganak pookin, ashu aa tooltunganak pooki ooyiolo esiai ooltururi ashu sacco enkata pookin.

ore eneikunari ena siai temurua ang' naa kegira alo vizurivashu aa kegira aendelea vizuri. amu ore ena naa enchumata oorpaek, nekesuni irpaek temukunta ashu too mukuntani, nepuonunui aapik ewuei neboa ashu nepuonunui aalo. pee etumoki aatoito, netumoki sii aku ketumoki iltunganak aitoyio irpaek, pee eidong' ninche, nitayunye enkurama, ashu aaa kidim aatimir irkulikae, aamiraki iltunganak iladuoo loitaji, nepuo aaaya iltunganak nepuo aitaa enkurma nepuo aamir ashu, epuoi aapej nemirakini iltunganak tolbaribarani. neku ore ena siai netaa ene tipat erishata pookin.

ore entoki nagira aasa tene naa nkerai egirae aerita. aerita toormartin ashu aa toolchampai, ore nkerai netaa entoki e maana oleng tooltunganak loogira aifuga ntare ashu aa loosita esiia e fugaji. isaidia ninche oleng erishata ooropiyiani amu etaa ore iltunganak ore teneyieu nemir ashu aa teneeta shughuli ooropiyiani, nitayu enker nabo nemir, neishunye enaduoo shughuli onaduoo pisai ashu enaduo nyamali naatae tenkang' neeku ore ntare isaidia iltunganak oleng' iladuo tung'anak oogira ai fuga.

Ore sababu paanyor enasiai, ashu pee penetipat enasiai, naa ore teniloikino iltung'anak esiai metaa meer entomononi esiai aninye ake openy, nisaidia ninye oleng' ashua kesidai tenereto iltung'anak, neeku ore olee enkata pookin naata erishata, nisaidia entomononi aas inkulie siaitin, nidim atanapu enkare, neeku ore esiai teniloikinoi isiaitin, ne enetipat oleng',kisaidia sinye entomononi tiai wueji, neku enetipat oleng' enasiai, kifaa nisaidiana iltung'anak eton etii.

ore ebae naitiship iltunganka tena siai ashu ebae naitishipisho tene toki, naa kegira iltunganak aaku kegira aduaya intokitin enye teipa, kegira aadol ajo kakua namuuoi, kakua naayieu ebaata. peyie eisaidia ninye enkata pookin nayieu oltungani, neing'or intokitin enyanak tiaulo, peyie eshipa sii ninye, ashu eshipakino ena duoo siai oo ntokitin enyenak, neret siii ninye enkata pookin. neeku ore ena toki netaa ene tipat oleng. tooltunganak pookin ashu erishata nayieu, oltungani neramat inaduoo tokitin enyenak.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa irponot ashu embaata onkishu, idim atabaa nkishu olchani pookin liyieu, ashu idim oltung'ani kulingana orgilat, nepik inkishu orponoto lenye, peyie etumoki atayiolo enkata pookin nashula onkulie, ashu enkata pookin naidur inkishu etii iltung'anak omon, ning'or irponot petumoki atushuku enkata pookin, pemitoki nkishu aku kipoteari, nimin, neeku ore ena entoki etipat oleng, tonkishu ashua toltung'anak pookin, rishata pookin egira aramat inchoo enye.

iyie aashu aasababu ena siai, naa iltunganak egirae aaraki nkirik ee anaa orais ilgavanani, loogira aang'ar inkiri tenebo orais, enkolong' apa nayewuo orais ashu ae visit imuruan tofauti tofauti negirae aifunsa orkuaak loormasae ashu aa orkuaak loitiship ninche aashu aa orkuaak lotamoo irmaasae. neeku ore ene siai netaa ene tipat oleng. tooltunganak lolosho loormaasae tenepuonu aaanya nkirik naapejo. ore ina naa utamaduni enye natomoo oshiake.